Ore esiai nijo eneunore e enetipat amu ore enedukuya na kisaidia ltung'anak tenkoitoi ebiashara, kisaidia si ltung'anak tenkoitoi enkitumoto endaa anu mitoki anya ltung'anak esumash ataa etuunishoreki.

Ore rreteni latoning'o eimu Sidai Dairy Mineral, naa injere, egira aretu iltung'anak tewoi sapuk amu, egira ailepunye biashara oltung'anak oota nkishu, metaa mepuo nena ale nye pesho.

Ore engeno niyieu oltungani tenewueji pitumoki ataasa enasliai na ore enedukuya ifaa piyiolo aitumia nona mashinini e camera pee ore inarishata niyaita niyolo tanaa iwoshito pisha ana ka video ingira aya tinarishata petum esiai ataa sidai.

Ore ena siai eton sii duo mesapuk oleng' hoo niterua kake eton ee enaiterunyie eton itu ebulu oleng' tenkop sapuk kake idipa ina siai atijing'a enchoto enkop, ketii taa sininye enkop ang' kake eton itu ebulaa.

ore ena bae naa ene tipa oleng tenkop ang amu, ore ene dukuya ilepunye, biashara ekulo tunganak oibung'ita kulo sinkir, ore eniare, ei pungua sii esiai esumash tooltunganak neku ilepunye ena siai biashara.

Ore ena, na nkaadi naishori toltung'anak ogira aiteru kulo leton egira aiteru biashara, arashu toltung'anak leton etii biashara eabori. Nisaidia ena kad ewoi sapuk amu, teneeku interua oltung'ani inasiai ebiashara, nekilepunye iyie.

Enetipat ena baye amu ekeretu iltung'anak sana sana kulo airemok arashu iltung'anak le biashara pee etum atushumaki indaikin enye pee minyiala ata enetobiko ina daa terishata naje netii ewueji sidai neeku metum enteri neminyiala sii.

Ore enetipat tena, naa ekishaakino naa ore enaare pookin, neim ele keju obo. Amu enisuakino enaare ashu eneshumare enaare kuna kujit, nelelek ayu oltung'ani, eneok kuna kujit enkare sapuk, nimitoki asidanu. Kake tenebukokini enaare meeu ene, nesidanu.

Ore enasiai enikunari temurua ang, naa ore kuna tare, ashu kuna kerra, naa kidim nai atudung'oki metaa ketii olale lenye openy, amu midimu enkolong, midimu si nepuo eweoi nelakwa, neeku keu akenche neeta nkujit tenetaana.

Ore sababu panyor enabae, naa kilepunye esiai oltung'anak. Amu enetii nai oltung'ani enaa olamirani lekulo sinkirr, nenoto nai ele tung'ani iropiyiani amu enibung' kulo sinkirr pookin pelotu amir, nenoto ropiyiani. Nenoto ropiyiani naisumie nkera,i pungua si esumash tiatua ilo marei lilo tung'ani. Amu etareto ena.

Ore material naitumia pee itobiri ena siai naa ore enedukuya iindim aitumiya net enoshi ake enoshi enkajang'ani iindim sii aitumia orpuya yiolo pee iata orpuya ogol laa kake orpuya laa kiidim enkijiape aima naa ninche oshi itumiai.

Ore maana naata nena kiasin, naa pisaidia iltung'anak petumoki ataas esiai tenkoitoi nalelek. Ekisaidia si iltung'anak ees esiai arakaraka, amu emashini neena neeku kidim ataasa esiai araka.

Ore embate naitiship tena siai naa ekeretu ilaibung'ak loo sinkirr ekeretu sii uchumi olosho keretu ewueji sapuk toolaasak le biashara neeku kesidai oleng' ena siai neeku kajoki iltung'anak metainyuaa oleng' aas ena siai.

Wore ena, naa keretu ilaasak loombiasharani, amu wore savings arashu venye enishum niana pisai inonok, naa kepona. Naa tenishum kuna pisai inonok pee iyayie loan, wore enkata nishuku, nimishuku aa loan sapuk, netoponate sii impisai inonok.

Ore esidano ooropiyiani emoruao naa keretu iltung'anak amu yiolo kenya teneku oltung'ani ilarrin laa meekure iidim ataasa esiai kake ore atleast igira atum nena kuti ropiyiani pee itum ainyiang'unyie endaa piitum ainyang'unyie enkila nikitum ataretu temaisha neeku ore kuna ropiyiani emoruao na kesidan oleng'.

Eyautua iropiyiani enkibelekenyata sapuk amu iterutua iropiyiani ilturruri, iterutua iropiyiani aisho iltung'anak mewaita loan neretu kuna ropiyiani iltung'anak misumieki ake bado nkera esukuul, etaretutuo kuna ropiyiani ewueji sapuk toltung'anak.

Ore iropiyiani, nipimi tonkoitoii kumok oleng. Ore enedukuya, eetae iropiyiani naa inoo kijanani, eetae iropiyiani naa ne health, eetae iropiyiani naa ine nkiguran, eeta ropiyiani inkoitoii kumok esiai enkipimata enye.

Ee pi. Eeu esiai omashinini eserkali enkitasiokinoto, onena ardasini. Amu kisaidia iltung'anak menoto birth certificate tesiokinoto, certificate ekiama, onena kulie birth certificate ekeeyia. Neeku ekes enasiai omashinini eserkali esiai.

Ore enduata aai tena baye naa enedukuya paa ore ntokitin nijio laptop nemiri te bei e abori pee a ore mpaka nkera nemedupa ormareita lenye niidimi siinche aiaforda ena laptop pee etum siinche aisumare siinche te online.

Ore eninko peyie intang'ejuk licence ino egarri enelo nemusanu, ailo ilo duka oshi odung'unyeki ina licence, ninap ina licence oshiake niata, nekipuoi aitobiraki tidie woi, nepiki enkae stamp, nilak nkulie ropiyiani, netiu ina licence ino enaa keng'ejuk neku mekure amusana.

Ore esidano oomashinini tengelare naa kisaidia eweuji sapuk amu or enedukuya ekiokoa enkata epuo isaai araka amu toomashinini eesitai alang' tenemutu naai aa toonkaik egira illtung'anak aigerisho ashu tenemutu naai aa toombukui.

Ee, anoto. Na ore enaiko patum ereteto, ore kulo trainee duo likiboitare, arashu enetii supervisor, naa ninye nai idim atiaki miking'uraki ina mashini ino tenaa kemashini natanya ibung' Internet, enaa kemashini natanya ibung' netwak, naa ninye likiret.

Ore esiai enkoteli naa pee eng'amu ilomon niservi oltung'ani kulingana o service nayieu eetai olaa endaa eyieu eetai olaa endaa eyieu neetai oloyieu ewuei nipumusikare.

Ore naai enelo neeesa ore enedukuya elelek aa ore duo receipt naatimirakinyieki kuna kiri netii number nang'as aaosh nena amba pee ekenyu ejengai nadumu ilo bene ashu nena kirri ashuk pee etum olopeny' anoto witness ajo inyialate.

Ore tenanu, ore erubaroto orkuaki, naa ore enedukuya ebulu oltung'ani enaa orkuak oifundishaki, arashu enorkuak otamoo. Eetae si ena niboitare ilchoreta nelelek kidung'oki sinche lo likae kuak, litu nkindubulunyeki kake noto tenkoitoi.

Ore enkibelekenyata olomon tiatua sirkali, nisaidia ewoi sapuk. Ah ore enedukuya, naa mashinini nagirai aitumia. Ore kuna mashinini e Internet, naa ekidim oltung'ani airorie arashu kidim iltung'anak atijing entumo, nemeboita pookin tinewoi. Etii olikae enkae woi, netii olikae enkae.

Akitengeni ltunganak towuejitin kumok amu ore enedukuya ekitengeni nye ltunganak tesukul, ore eniare eatae workshop nai attend ltunganak nitengeni nche petumoki aitengena olosho, eetai si training najing ltunganak netum ltunganak knowledge enkibelekenyata enkop.

Ore ilainyang'ani le DSTv, nishaakino nelo ilo duka, peyiolouni ajo kaa DSTv ina naata, petumokini atimiraki ina decorder nayieu ninye, amu ketumi tolduka pookin omir intokiting e DSTv.

Ore eninko pee itum empalai naitasheiki nkishu inonok naa kifaa nilaaki nkishu inonok license enaa venye oshiake siinye nalaakini engarri arashu venye oshi ake siinye na secureai enkaji pee etum ina siai ino ashomo dukuya tenkoitoi naishiakino naa tenkoitoi sidai.